Wakira ũguo ũkona ĩno ĩhana obici njega ya kũrutĩrwo wĩra mwega.

Hĩndĩ iria ũgũthoma, niũhigaga na ũkamenya maũndũ maingúĩ ona marĩa utaroĩ, na gũikara ũtarĩ idle kwa ihinda rĩnene.

Hĩndĩ ĩrĩa wona kĩmenyithia ta gĩkĩ, gũkũ nĩ gwa kũigithia mbeca, kũigithia mũthithũ ũrĩa ũngicoka ũgũteithie thutha-inĩ.

Aya nĩ andũ mareka mĩrũrũngano magĩetha kĩhoto kĩao.